Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnene rũrĩrĩ-inĩ writũ, ta rĩngĩ andũ a Nyandarũa, arĩa mahandaga waru ĩka na ĩka nyingĩ cia waru, na kuoguo ũkona nĩũhũthũ mũno kũhũthĩra karagita kũrĩma handũ ha wandĩke andũ aingĩ mũno moke marĩme. Na, ta rĩngĩ wandĩka andũ, mũgũnda ũcio nĩũkuoya hahinda ũngĩkarĩmwo ũthire, kuoguo ũkona woya tinga tinga nĩĩũrĩkia wĩra ũyũ naihenya, na kuoguo karagita nĩkarĩmaga naihenya na nĩkĩo arĩmi aingĩ rĩrĩa matua kũrĩmithia monaga nĩwega kũhũthĩra karagita nĩamu ona tĩri wa kũndũ kũrĩa gũtahandĩtwo kĩndũ nĩ mũmũ na nyeki ĩyo nĩ nyũmũ, kuoguo andũ aingĩ mationaga arĩ wega kwĩrĩmĩra tĩri ũcio tondũ nĩmũmũ. Ũguo karagita nĩgokaga gakĩrĩmaga nĩamu ko nĩkahũthagia tĩri na nĩgetha mũrĩmi ũcio akahota kũhanda kĩrĩa arenda, angĩkorwo ta rĩngĩ nĩ mbembe kana waru narĩ. Kũndũ kwa mbembe nĩ kwega kũrĩmithia na karagita ta gaka nĩamu mathukĩ macio ma mbembe mokaga makĩmunyagwo nĩ karagita, no mũndũ angĩtua atĩ nĩe ekwĩrĩmĩra akĩmunyaga mathukĩ macio, mũndũ nĩoyaga ihinda inene na nĩ wĩra mũritũ mũno harĩ mũndũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ nĩatĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ gũtiuraga mbura kaingĩ, na koguo rĩrĩa kwaura, arĩmi aya nĩmahũthagĩra, nĩmenjaga handũ kana marima kũrĩa maĩ macio mekũingĩra na mamatege nĩamu, maĩ macio rĩrĩa kwara nĩmo arĩmi aya matũmagĩra nĩgetha mahote gũitĩrĩria mĩmera yao. Ningĩ arĩmi aya nĩmathondekete njĩra ĩmwe njega nĩamu, kũrĩa maĩ macio marauma kana kĩhumo kĩa maĩ maya nĩkĩrahotithia arĩmi aya kũhota kũrĩma mĩmera yao, na kũmĩrĩma ona kwarĩte nĩamu nĩtũrona kũrĩa kũrigicĩirio nĩ maĩ macio nĩ kũndũ kũmũ mũno na kuoguo njĩra ĩno ya gũtega maĩ nĩ njĩra njega mũno nĩamu, gũtirĩ hĩndĩ irio ciao cikomagara kana cihinyare nĩũndũ wa kwaga mbura kana maĩ ma gũitĩrĩrio. Ningĩ nĩndĩrona atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ nyeni irio ciao cihana wega nĩamu rangi wacio wa ngirini nĩmũthaka, kuga atĩ arĩmi aya nĩmatungataga irio ciao, ona kũngĩkorwo gũtarĩ na mbura ĩraura ĩmateithĩrĩirie, maĩ maya nĩmaramahotithia gũitĩrĩria irio ciao na cigakũra ciĩna riri o ũguo ndĩrona.

Rĩmwe rĩrĩa kũrĩ na ngari nyingĩ bara, na nĩndĩrabatra gũkinya wĩra tene, nĩhotaga kũmenya atĩrĩrĩ, ona ndoya ngari yakwa ndirĩ hĩndĩ ndĩrĩkinya wĩra-inĩ mathaa marĩa magĩrĩire, kuoguo nĩnyendaga ta rĩngĩ ngoya nduthi tondũ ona handũ wĩra-inĩ wakwa ti kũraihu mũno-rĩ, na nduthi nĩĩkũhota kũgerera gatagatĩ ka ngari na ĩhĩtũke ĩnginyie naihenya-rĩ, niĩ nĩ nyonaga arĩ wega kũhũthĩra nduthi nĩamu, nduthi ĩ ihenya na ndirĩ hĩndĩ ndĩrĩcererwo. Ningĩ ũndũ ũngĩ njĩkaga rĩrĩa kwĩna ngari nyingĩ barabara-inĩ, nĩmenyaga ta rĩngĩ, mũndũ nĩahotaga kũmenya ta rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna graduation ĩrekwo na kuoguo mũndũ akamenya atĩrĩrĩ, nĩnjũkĩre rũcinĩ tene itanakora barabara ĩihũire ngari angĩkorwo nĩndĩrenda gũthiĩ na ngari yakwa. Ngokĩra rũcinĩ tene, ngeharĩria ngathiaga tene nĩgetha ndigacererwo nĩamu, ndaingĩra mũhatĩkano-inĩ wa ngari barabara-inĩ no ndĩkinya ndĩmũcerere.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha niĩ ndĩrona ta atumia aya marenda kwenja handũ harĩa magwaka nyũmba yao, nĩamu nĩtũrona nĩmathimĩte kinya na rũrigi. Na ningĩ handũ hau nĩmarenda haigananĩrie nĩamu, nyũmba rĩrĩa ĩrakwo mũndũ nĩendaga akaigananĩria nyũmba ĩyo weega nĩgetha gũtigakorwo na kũndũ kũmwe kũinamu na kũndũ kũngĩ gũkĩrĩte, kana kũndũ kũngĩ kũinamu makĩria ya kũrĩa kũngĩ. Ningĩ nĩtũrona atĩ atumia aya kwĩ ũmwe ũrarĩma ũcio ũngĩ nĩe areheria tĩri nĩgetha rĩrĩa arĩma aiganania mwena wake, ũyũ areheria tĩri akagirĩrĩria tĩri ũcio ndũkae gũkinya rĩrĩa ararĩma ndakaũkinyange akore kũndũ kũmwe ti kũigananĩru, na koguo nĩtũrona nĩmathimĩte kĩea kana handũ harĩa magwaka nyũmba yao, ona akorwo ti nyũmba no tuge kĩndũ we maraka.

Ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata nĩamu, rĩrĩa wahanda indo ciaku nyingĩ ta rĩngĩ wahanda hoho ta mũrĩmi ũyũ, wahanda mboga, itũngũrũ ciaku, tũnyanya, tũdania, ndũrĩ hĩndĩ ũgaikara ũguo. Ona angĩkorwo mũgũnda waku nĩ mũnini na nĩũgayanĩtie ta mũrĩmi ũyũ, ndũrĩ hĩndĩ ũgabatara kĩndũ mũgũnda-inĩ waku na wage. Na, ũngĩbatara ningĩ tuge kũrĩma kĩndũ ta nyanya ciaku, ndũrĩaga gacigo karĩa ũrĩrĩma na ndũrĩbatara gũthiĩ kũgũra nyanya ciaku thoko nĩamu, kamũgũnda gaku ona ge kanini, ũrĩa ũkagayanĩtie nĩkarakũhe handũ ũngĩhota kũrĩma na kũhanda kĩrĩa gĩothe ũrĩenda na kĩrĩa ũrabatara. Mũrĩmi ũyũ nĩagayanĩtie, na gwĩka ũndũ ũyũ wĩna bata nĩamu, ningĩ ndũrabatara atĩ kũrĩmĩra mahuti mũno nĩamu, ũgayanĩtie ũũ nĩraithi gũthiĩ ũkĩmunyagĩra mĩmera yaku mahuti na nĩũhotaga kũgetha indo ciaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ta rĩngĩ ũguo ahandĩte hau ũguo mboga, mũthenya ũcio ũngĩ akamunya mboga, mboga ciake ciakũra akeheria hau akahanda nyanya, na harĩa arahandĩte nyanya akahanda mboga. Kaũndũ kau nĩ kega na nĩkarehaga mũndũ ndathiaga hathara nĩamu ndabataraga kũgũra kila kĩndũ arabatara.